Ũndũ ũyũ wĩtagwo gũtaha maaĩ harĩa mũndũ athiyaga na ndoo kana mũtũngi rũĩ-inĩ kana harĩa hothe hena maaĩ. Agataha agĩtũmagĩra kasuku kangĩ nginya rĩrĩa marĩihũra. Agũcoka amatware mũciĩ kũrĩa magũtũmĩka na maũndũ matiganĩte ta kũruga, kũnyua, kũhũra nguo na gũthambia nyũmba.

Woni wakwa nĩ atĩ mũndũ ũyũ nĩ ũhoro ararogota, kana kũngania ũhoro wa marĩa mamũrigicĩirie agĩtũmĩra kamera ya mĩrongo magana matatũ ma mĩrongo ĩthathatũ. Harĩa ĩkuoya kira handũ harĩa agũthiĩ na gũcokia macokio kũrĩ kũrĩa akumĩte.

Maya nĩ maaĩ marĩa me bata harĩ mũtũrĩre wa mũndũ kĩũmbe amu amatũmagĩra kwa maũndũ matiganĩte ta kũnyua, kũruga o ho na kũhũra nguo, harĩa wĩigaga ũtheru.

Irio iria cirĩagwo kaingĩ nyũmba-inĩ itũ nĩ gĩtheri, amu ĩno nĩ njĩra na ũndũire wa Ũgĩkũyũ, harĩa kĩharagĩrĩrio riko-inĩ na gĩkarugwo na ngũ, na mũico mũico no ũgĩkarange na waru kana na mboga. Na andũ a Gĩkũyũ nĩ mendete na andũ a nyũmba itũ nĩmedete irio ici.

Ũndũ ũyũ wĩtagwo ũrĩmi, harĩa mũrĩmi ũyũ anyitĩte ndari atongoretio nĩ ndegwa igĩrĩ, harĩa agũtũmĩra ndari ĩno kũrĩma mũgũnda ũyũ nginya rĩrĩa arĩrĩkia na thutha wa ũguo ahande na kĩrĩa arĩhanda kĩmere na mũico mũico akĩgethe.

Ingĩmũteithia na kũgĩa na ũmenyo wa mũmera ũrĩa arathiĩ kũgetha, kwa mũhiano ta mbembe, mbembe ndabataire kũgetha ĩ nini. Abataire kũrora ĩ ngũrũ na ndĩgakorwo na iria thĩiniĩ, hau akũgetha mbembe wega mũno.